ore najii ingolikinot naidim sirkali anoto naa egira aisaidia iltung'anak naii tenkoitoi tiatua enkitumia ee internet naa etii embaye naji naa keidim ataa kelakua iladuo tung'anak naaji loormaasai neeku metumoki naji sirkali nayii ataa keidim anoto enkoitoi sidai natum apuo adol eneiko kulo tung'anak enegira kulo tung'anak aiko nayii tenkoitoi ee internet aisaidia neeku enyamali ina amu metii ibaribarani inaduoo kwapi netii ing'wesi tenesha neeku meimayu iladuo baribarani neeku naa enyamali oleng' najii kegol oleng' tenepuo sirkali aisaidia iladuo tung'anak ore sii aitoki meeta iladuo tung'anak isimui neeku tenepuo nayii sirkali apuo adol enegira aing'uraa tenaa kegira internet aisaidia metaa iladuo tung'anak ismui sapukin naaji naidim ateing'ie oling'ang'e ajo kanyio egira internet ayau tiatua olosho loorrmaasi.

ore nayii ebaye sapuk nayii naitobira ena kibelekenyata oo ereti ooropiyiani tenkop ang' naa etaa eisaidia iltung'anak oleng' amu keidim nayii oltung'ani ainyang'u entoki naitadoyieki bei najii niidim ataa kelotu aifaidiare ninye baadaye najii tebiashara enye neitoki sii aaku ore tiatua naii kulo dukayi sapukin meitoki iltung'anak lemeeta iropiyiani aiteseka naaji tenkaraki naa neidipa inyang'u intokiting' amuu eitadoyioki bei neeku ore enkibelekenyata ooropiyiani reti te kenya neisaidia iltung'anak oleng' akeyie amuu ataa kiidim itung'anak ainyang'u intokiting' apa nemiidim neinyang'uni inkumok naayieu oshiiake nemenyorr oshii tenkaraki iropiyiani neeku eisaidia ena kibelekenyata ee reti iltung'anak oleng' tele osho lang'

Ore kuna kampunini pokirare naidim iltunganak najii ataa keyiolo te Kenya eetae enkampuni ee safaricom ore enaampuni ee safaricom naa keisapuk enkampuni ena sapuk oleng' amu keeta iltung'anak ilainini le safaricom negira sii aitumia safaricom aa internet egira awosh isimui egira irkulikae airiwaa iropiyiani tiatua ele aini le safaricom eitoki sii aaku keetae inbenkin ena KCB naa enkampuni sapuk naa kegira aisaidia iltunganak tiatua olosho amu kegira aishoyoo ilooni egira aishoyo naji oltungani naaji teneiko oltungani teneisudoo naduo ropiyiani enyenak neyasishore taa ina loan peeku enoto neeku keetae nena ampunini aree neetae sii ene uni kumok kuna ampunini eetae enesopari neeaku keyioloi Ina ampuni oleng' najii tenkumoyi.